Kadolita receipt oo ntokitin nainyang'ua dolita aje ore pisai pookin nainyang'ua naa nkalifuni artam oo isiet Mia tano tisaini na nne neeku einguu ninche enkampuni naji chandaria industries neeku ine weuji inguaa adolita receipt tenewueji oo ntarikini are olapa liare elde ari oipita neeku Nena tokitin adolita

Mee sapuk oleng amu keata murua nemeeta ositima neaku ore te murua ang naa kajo inkangitie onguan naata ositima too nkangitie enye neaku ore ena siai nalakieki tokens neaku kekiti te nkop ang.

Adolita ajo orkereti oloito dukuya tomurua aang ashu tomurua napaasha adolita olashumbai obo tiatu irmaasai , irkokoyo mbaka irkalenjin neaku orekereti ore embae edukuya na orkereri oloito dukuya aa te bomas e kenya.

Kadamu naake biotisho e pookin ngae ebaiki enkitok nanuta ebaiki enkerai kiti natoyiwuoki ebaiki enkerai naloito sukuul ebaiki enkerai kuna natii secondary aah universities kulo logira aa muruko neeku adolita enkitari nabo nagira aas naa ena siai e biotisho ah te sipitali nabo natii ene weuji adolita ajo ah ketaa programs nagira aasa tinewueji eti programs naasa tenena sipitalini tena sipitali natii naa ena kitari

Ore enasia ositima na kilepunye emurua oleng amu ore enedukuya na kishooyo ositima tonkangitie otowietin esiai ore enjare na kitobir mbiasharani nilepunye mpisai nishoyo si siatin tomurua kilepunye si ostim enkisum tonkwra naisuma kewarie nilepunye biotisho tosipitalini ore si psitima kitobir biotisho onkariak biotisho onkariak tokuna ariak naitumia ositima ore si ositima na kitobir eseriani to kangitie tositimani kulo opiki irbaribarani neaku kitobir na eseriani tinarishata.